ee eng'as ninye Ashe oleng Tena saa nikintabaikia arashu Tena swali nikinjorita oo ang'as naisumaki swali ena nadolita tene nejo swali naa ini eikunono kakua oitoi naitobir enterit nibelekeny eunoto oo ndakin nairag arashu nasishoreki tolchamba nabore emurua keetae nkoitoi kumok naitobir enterit naa ore enterit naa maisha enterit ore nkoitoi kumok ena enitejo enaunu ndaiki nairag neetae ndaki natii atua enkop arashu naaji neitumiai olchala taata arashu aibelekenya endaiki ore tenkop ang naa ketii taadoi pookin ketii enaibelekenyi ndakin neuni taata irpaek neuni enkailog mboshok nikure neijia meuni ake duo endaa nabo aidikidik netii sii enankae napiki olchala neitokini apik fertilizer nikintumia neeku nejia eikunono naa ore sii enkae naa keuni ndaiki tiatua enkop naijio nkwashen milepunye taata

Aitumia nai inkoitoi naapaasha amu sidai enaswali Ore ilnyanya naa imbaa etipat oleng toltungani lemeyiolo amu ore ninye ena naa endaa sidai naa meyierayu endaa metii ilnyanya neyau sii iropiani arashu etii ninye Kulie daiki naajo ilashumba spices naa ilnyanya itobirieki sanisana Ore enkoitoi naa tenebolokini naai embeku olnyanya enkolong ashu enkijape sapuk oleng ninye naitoi arashu dii tenepiki fatalaiza sapuk oleng naunieki taata naa kegol oleng kitanyamalisho ashu kibiru dii ninye neyiu imbaa torhok niaku ajoki ilmaasai matuun embeku sidai

Egira aiparu ajo kanyoo peyie aasidai ilkiek lainei alang iloo kulie tung'anak pooki n Elelek eaku ilaninei elelek eeku ilolchorelai kake swali naa sidai ena Ore tene naa kegirai nai aiparie yiok imbarikinot naindim atipika oltungani peiisul ilkiek linyi olmtunda. Ore ilmatunda nelelek aa ilmaembe ,ilmashungwa naa engoitoi nabo ake etumieki pookin naa ore naai enaiko naa ore egira ilkiek lainei aabulu angas alone auonesidai naipanga esidai peeminyalunye naa nadung taata kuna kunit naabulu tiaboripooki napik ingiek aiteshep naitobir akeyie peesidanu nabukoki fertilizers peebulu oleng

Kang'as aisum swali paishoru ewalata ai kaa siai eas taata ilaremok loopayek pee eduaya nemoku ingwesi Ore anaa nekinteru yiok enkiremore neitanyamala yiok ingwesi aa ilkanjaoni aah iyekenyi oo nkarbobol nedoiki olchamba nenya ioik olgira enaki iturie nipik iltai wo wayai ositima metaa menya nipik inkiborikinot piibooyo ngwesi peemenya olshamba

Ore entoki nalotu elukunya ai tenadol ena naa ntokitin kumok. Adolita oyekeny oitashe toorkedet okedishoreki, adolita sii oltanki lenkare nadolita sii enkusero naunishoreki auntie indaiki. Ore enedukuya, ore oyekeny naa engues nanya endaa nauno neeingial sii. Ore sii oyekeny iyawu lashumba ooponu aingor inguesi. Ore sii oyekeny naa engues ngen, eyiolo aisudori anaa oltungani.

Ore ilkiek naa iletipat oleng tolchamba lino amu amu kengas aayau entoki naji naa kibooyo enkolong' sapuk peemewosh endaa ino neaku ore sii enkae naa ore ilkiek naa keyau enchan sapuk oleng Nelotu asheiki endaa ino nepik enkare niaku entoki sidai oleng Ore ilkiek naa ekedou engop nitobirh enterit neponaa imbolea ore ilkiek naa iletipat oleng naa kewutu endaa sidai nisho indaiki enkijape narhopil nebulu teseriani niaku nena siatin taa eeta ilkiek naa iletipat oleng Maatuun ilkiek amu inakata eyietu enchan naa ilo aton toloip igira aasisho tenetii enkolong oleng nilo ato airelax

Ee kangas ninye aparu ina olong esualiai kakwa inyamaliritin eatae te nkitobiraroto enkare too nkuapi nekiti ewueji nitumieki enkare, ore olainining'oni lai amu kainosaki nai naa keitobiraki, eatae inyamaliritin ake iyie naigira aimaa emurua aisul naa imuruan naawosh ilameitin oleng, ore kuna inyamaliritin naa keya nelauni enkare te nkata naodo oleng naaku nena inyamaliritin, naaku ore oleng enkare naa emaisha amuu ore taata enkare tenemieta enkare naaku kuisha, etuata enkishu neaya iltungana, neya enkiremore naa meitoki aaremisho sidai, neaku aikunaki neja, naaku nena ingolikinot naa keya enkare nelauni, tenelauni enkare naitookieki enkishu amu kekiti naa enkare te nkop, keyaa doi neya ntokitin olameiyu ake iyie, kesasu ntokitin neya indaki naaku nena inyamaliritin naimaa taata iltungana kutii lemedol kake kesidai amu kenyok iltunganak nenyokita enkai asha anyok ltungana lenyena, eyiolo taa ngai sababu ajo kanyio pee etu esha, naaku nena taa inyamaliritin nagirai aimaa naaku aisul ajo itoningua pooki.

Ore entoki nalotu indamunot ainei, tenadol enasiai, kang'as olainining'oni lai kang'as naliki ajo kanyioo adolta. Adolta enkaji sapuk, ore enaaji naa kigero Mwalimu national. Amu aisume toi kidogo. Ore etiu nejia, eetae entoki naji irmalimuni. Ore irmalimuni na iltung'anak oiteng'eni tosukuulini ah University ashu college, eeta irmalimuni opaasha, eetai ile sokondari, eetae ile primary, neetae toi mpaka akeyie ile college, neetae ile nepasity, neetae irmalimuni opaasha. Neeku, keeta kulo tung'anak entoki naji SACCO ninye openy. Kepuo kulo tung'anak netumo, eeta larikok lenye, eeta iltung'anak oitasheki sininche maate, neeku aikunaki nejia. Neeku ore kulo tung'anak, ore enatoki naa ewueji ormalimuni. Tenaing'or enatoki nelotu intokiting kumok indamunot ainei amu, keng'as ninye neponu irmalimuni amu ore pekitabautua ene nikitii tanakata, naa irmalimuni. Ore nye intoiwuo ang' na irmalimuni ninche openy, neeku keponu kuna tokiting indamunot. Adamu ormalimui lai kwanzia ole nasari mpaka enewueji natii tanakata University, neeku kajoki ashe oleng. Kake ore entoki nalotu indamunot ainei, kadamu si SACCO, ore Sacco nentoki sidai oleng, narikoo iltung'anak taata, asi netum taata iltung'anak atotoni tenebo esidai neyiolouno, netumi enkata sidai.

Ore tenewueji angas aliki adolita olkijanai onapita oltoo lenkare, olkitanda wolmatures wolgas Naa ijo kidurhita neeta elelijanai inamuka ena najo crocks netii atua engaji sidai natii tiles Ore embae naa ore ele kijanai naa keas intokiting aja naa teneme olcomrade kule le nipasiti amu ore ele kijanai naa inji taa etiu maisha neaku elelek aa lelo tung'anak naa ore sii enkae naa elekek aa ore ele tungani naa keata ntokiting pooki naa keeta basic needs pooki amu ketii atua enkaji neeta oltoki lenkare naa kimaanisha ina ajo kewok enkare sidai neeta taa endaa neeta endaa idol ajo lasima nena toltungani amu oltungani naa oishu oloito